Ichechuu koboruu asikarik choton chebo mbuget cheribe itondap emet tii kondochi nii boishet noton nebo minet ab ketik en korotinwek, ko kit nekararan en yuu ko icheket ko kiikochi boishet sirkali tii koker kele kakimin ketik che chang en korotinwek che mii buch chii sikomuch kotoret minet ab ketik chutok itondap emet tii ak koib konam ngungunyek kokaranit tii ak kobit kotinye keljin neo en ngalek ab rabishek kii ak tukuk che chang, ko niton kokere kole korib icheket ketik akoi koyechekitun komakingem ketik choton.

Agere nekoo chekororonen, chekakium komuche koyee beek en olekikichopchi oleu muratit. Nyorchingei icheket I,beek che kororon, chetilileen. Ako missing i,ko kikichop kit nebaraa missing, nemuche koityii agetuguk koe beek en kasarta neniin. Boishonitok, niboo tegetab olekiyeen beek I,ko kararan missing en emotinwek chetindo kewelinwek ab ropta.

Saraatik chebo kapingogen kokororon missing, amun much iboishien en oratinwek cheterterchin. Netai koimuch keboishien, ko mbolea chekiraam ak kinde mbaar. Amun testyiin tuguuk che kororon ng'ung'unyek i,chekoron kokochin minutik koruryoo komie. Ingingool ak ngungunyek kora, sirsatikchuton kokochin ngungunyek kobunechak nekoron komuche konyoor koristoo neome ak kokororonekitun ngungunyechotok. Kiboishien kora siraatichotok kenget e,kemuch kebaen okot kiyaagiik. Amun toreti en ngakekab fibre, ingebaen e kiyaagik cheu tugaa. Imuch kora keboishien siraatik chotok ,en neboo let, kechoben compost .Anan ot much kechob i,kiyuum ak kingool ak beek i,nekoron kimuch kenyoorunen maat kilolisien chotok.

Kitunguik kimuch kemin en imbaar, komakinaam kemin komoche ketem imbaret kokararanit kit missing. Yeityoo kindee tutaa kitunguichutok, yekakoyechekutun kineem anyun ak kisiptoo koba mbaret ,kokamin kolochinekitun. En tebesindoo ak nerta yeityoo anyun keger kele kakinagaa beek en kila ak kills amun mokyingei beek cheyomotiin. Imuch kora kinde suswek anan ko siratik koruogei ak kitunguichutok sikotoretgei ak ngungunyek komobeet beek en chokchinet i yon woo asistaa. Nebo let i,kegeer kele kokinde mbolea sikonyorchigei kelchin kitunguichutok koneryoo koekitun sikoron yekoruryoo kimuch kebut minutikchoton cheyeechen.

Ireyu kegere biik che rome berk chetileen en muratit, nekikitech. Ibooru kole ireyutok kokibaal en oleloo missing akimuch kebir ak kechob sikimuch ketach beek en nyunyumindoo. Ni ko kararanindoo amun ikochi boroindoo mengiik konyorchigei beek che tilileen. Ako chekororonen ako en nyumyumindo ako chemoloen kora. Inoni ko kararan missing amun nyorchingei biik berk chekiyee, chekiboishien en gaa akot chebo kiyaagikwak anan chebo boishonik ab kila ak kila. Koik kityok kit agenge nekoroom ko ininyooru beek chekakibaal kouchu, kebolee agenge neboishien biik chechang, komuch koloekitun en bik chemonekityinen ak muratit nitok.

Ireyuu okere boishet nekararan missing, nengete ee komine chito omitwoki cheterterchin koboishen muswoknotet ab kasari, kimine kitunguuk, kemiin igwek ak minutik alak cheterter kimuche kerongin beek omitwoki chutok anan kipisi omitwoki chutok en kasarta nemo woi ropta anan nemoyome ropta, ko kiito kii kokochi keljin bik cheyoe boishinito nii amun nyorchin gee ichek ee keljiniet tab rabishek ki yeimuche kubut tii ak kwoldoo, ikoin koraa konyorchigee koraa ichek omitwokik chekiome en gaa amun mororunotin, imuche koraa kokon keljin ne korun kokokonyor chii boishet kokakesir amun yoche kesir kiboitinik cheyoe kasit niton ak konome rabishek.

Ichechu kobooru temisietab maharagwek, chakimin ako temisioni kokochin, e timik borotet newoo nia. Netai komuch konyoor ichek kelchin koyoob rabisiek ye kakoges akomuch koaldaa. Temisietab maharagwek kora ko kararan amun momoche tuguk chechang en ngalekab rabinik. Ak tuguuk chekimokyingei sikimuch ketem ingoroktoen minuutik alak cheter. Temetab maragwek kora ko kararan amun ribe ngungunyat amun en sogeek chotok cheboroen I.kokorib ngungunyat kotestai kokararanit, Ak kitage en minsetab maragwek I,kokoraran amun koron kora konyorchingei biik kelchinet ab amitwogiik. Maharagwek kokonuu amitwogiik che kikuren protein.

Ribetab ingokaik ko kit nekararan, ako sikeriib ingokaik ko chang tuguuk cheyoche chekecheng .Netai koyoche kecheng kabilet ab ingokaik cheimuche iriib chito. Mii ingokaik chebo mainik akomi chebo banyeek. Ko kararan ininai ile ochon ingokaik cheyoche anai si ariib. Yekainai noon, igeer ile ketekyii kot nekararan. Kot notok nekoron ko roisi kibuch chapusiek ab ingokaik kwa uraisi. Simoib mionwogiik ak kot kora nekonuu koristoo nekararan akochutu asistaa. Kitage kor a igeer Ile kechengchi icheket amitwogiik cheyoomotin, chetinye kiagetugul. Ingwek i chetinye vitamin, ak ikochi bandek anai ikochi kora kit nekikuuren protein cheteche bortoo. Ak igeer kora Ile kechopchii korwotek cheimuch koyee beek icheket. Sinyooru inguno koechekitun ingokaik akomotinye mionwek amun keesib routine notok nekeraan kikochi kerichek.

Ireyu ageree chito neyoe temisietab bandek ak kitunguik keboishien oretab beek yon momii roptaa. Kanget kobal Chichi kora mutaroit nekoroon kerongyiin beek cheboishien ketunguichutok. Konikorkokochin koboishien beek kitunguik chemibegu en chokchinet akomobendi wastage amun ichute bechotok kotutentuten.ko kararan temisioni amun ikochi inendet kelchin neboo komoboishien beek chechang ako much kogool kora kitunguik okot en kasartab asistaa. Sikorongyiin beek en etkai tugul.

mpesa ko oret agenge nekiboishien simoit i kimuch kiyooktoo rabisiek kongeten chito age akoi chito age. Ko kararan ngalekab mpesa, amun konu kelchinet nekimuche kiyookto rabinik koiitaa olekimoche en kasarta neyaamat. Ko mirage ko karaan amun momuche chito kokonoor rabinikchik en simoit en oretab mpesa kokonde sirii koron komuche koneem rabinik choton.

En yu akere chemunngoroindet neoldoo logoek che terter en kibandaa. Ak komiten chito netinye kerichek en pampit chekasiach akomuche kobiit koreet yotok komuche kobar tiongiik anan ko tuguuk chemomokotiin en yotok. Bitonitok koboo komonut amun toretii koneem ainaisiek chebo mionwek cheterter i cheimuch kokinaamdagee okonyii koret, ako yemokineem tukuuchutook komuch kinamda biik che terter. Konotok tesetai

Tililindo en ngalekab amitwogiik ko kit neboo komonut, amun kot ko mokisiib koimuch kenyoor asenet nemii barak. Kit Netaji koyoche keboishien anan kechob amitwogikchotok che tutikin chekiome ako beek. Ko ingonget amitwogikchu kinde tabaan che kakiyoo ak chetomo kiyoo en amitwogichu. Nebo somok I,igeer kele amitwogiik che konget I,kinder olemi ngwony maat simamuch konaam koyaachekitun amitwoogiik. Age ko kegeer kele amitwogik chekiyoe kokakiyoo en oret nekararan ak kegeer kele koruryoo komie. Nebo let anyun kogeger kele amitwogikchutok kakechob i,koyon kigoitooi anan kechobee kechoben sopuriesiek anan ko kibogulisiek anan ko kombok Che tilileen simuch komochut simdoo nekoroon kokochin biik mionwogiik.

Mie keyai ngalekab bitet keboishien oretab kerichek, amun kit netai ko ingebiit i,kibuuch kebar tiongiik che mengech cheimuche kokon tabuut en biik. Nebo oeng i, kokochin kora yekibiit tiongichotok en sainotok amun kait kerichek komosto agetugul. Nebo somok i,kongebiit kora komuch ot koit kimoswek chekomotoite kerichek alak akobaar tiongichotok. Koyekakobaar tiongichu komietu omun koron komokongetee tiongiik i, koweche amitwogiik chebo biik. Kou yeyoe solobek, anan kora komuch kokoon asenet newoo missing.ko kararan bitet amun mongetu tiondoo agetugul i meitos tugul akobar okot chekomotokiityiin sainotok.

Keerib kechirek komokyingei panganet nekararan sikimuch kenyoor kelchin. Netai ko kecheng ole imuche ko aketen ngechirechutok i,kepcheiapchei singobore tore koaketeen en yuh kisiptoo kokochin kelchin suswek kot. Nebo oeng en kechirek koyoche koityii kele kokochi amitwogiik chotok chebo barak chetinye kit agetugul nemokyingei kechiriet anan ko ngororiet en bortoo. Kitage ko kegeer kele konyoor icheket beek chetilillen cheyee, ak kegeer kora kele kakimuch keter tiongiik cheimuche kwam icheket kobuun ngalekab bitetab kechirek chuton ak kerichek. Neletuu koyon kimoche koiyoo kechengchii icheket mbeguk chekororon chebo ngechirek che koroon sikoroon koi moek chekororon. Konitook kokochin temindet kobyoor kelchin i amun koroon komychi koaldaa ngechirek chuton akonyorchigei rabinik.

Icheju ko maiyaik chekinyorunen ingokai yon kaiken koo ribet tab ingokai koo kararan akoroisi amun kinemokinge teminde koo kotech kot nekararan nebo ingokai, kochengi omitwoki chekororon anan cheomotin ingokai ii beek chetililen ok koker kole koib arok choton chekororon cheimuje kenyorunen maik anan kolok en kila ok kila, koniton tukuli kokorun kokojin temindet korib inkokai ye echekitun ni konyor maik chejan chemuje kwalda inendet sikonyorji gee rabishek chekiboishen.

Ichech ko ingwek chekikoreen spinach ,che kororon missing yon ma kiam. Yon imoche ispinech ichu ko ye koibuut en imbar I,koyoche iun korong ak ibakach kostoogei beek amun tinye beek chechang. Yeityoo iton aton I,spinechi ichutok ak imach ingunon indee maa. Koyon yon imoche ikarangan en maa, itilotilii kitunguuik I akindee mwaita ak iger ilee koruryoo komie kitunguik .Yeityoo indeed nyanyiik i ak ikorkoren kobooto chumbiik, yeityo ingunon indeed ingwekchutok ingol i ak chukomii sopuriet I,am ikorkoreen matin kogagee missing amun nyumnyumeem icheket koruryoo. Amun mokimoe kiyoe soitii sikibet kelchinenyin nekinyoru en ingwrchutok en bortoo.

Mayaik chemoche kealdaa en indonyoo komoche kelewen maik chekororon chetinye tililindo nemi barak. Maik chetomkoyesyoo anan ko maik chetokororonen chetomkowechok oriit. So nyolu ngunon kegeer kele kakichigil maik, kekwoi maik chotok chekororonen chemomengechen missing, ako chemoechen. Yeityoo kiun ak keus kotililekitun i,amun simdoo kokonu ngalekab bacteria. Kitage konyolu kekwai imaanik keger kele motinye kirootik en oriit anan kotom konaam koyachekitun. Yeityoo ingunon kegeer kele kakiiben kit nekararan nemakor kokochin koyeshok mainichutok, kit nelulus. Yekakoit indonyoo kinder ingunon maichutok koterteritun ak kepakechen koter sikongeet i koger kotook mainik chetokororonen ak chekikichobe en betusiek cheter.

Ireyu koboru kooret nemenye biik. Nemi oleyaamat kor missing, agree garisiek, gorik ak barabaret koraa nebune yotok yemoloo. Miten ireyu tangiit neboo beek i ak agree ale elemii tangiit ko kakimuch ketumchii berk munuutik amu. ikere konyolilieen chutet kosiir komoswek chunikoo tugul chemotinyee beek. Nitok koboru kele emoni ko emet neyaamat kot Missing anan tom konyoor ropta en kasarta nekoi.

Ireyuu okere chepyosok somok kii chekanam lokoiyat ab water melon neo nia ako boiboien kot missing, water melon nii ko lokoek chekimine en koret neyamat tii ako machang beek ako toku kole ko imuch icheket kotumchi beek en oret ab baibushek kii ak ikere ile konyorchi gee keljin konyor water melon che echen kot missing ako chekorurio komie, kororon lokoek chutok en borto amun tinye keljinoik cheterter netai ko kororon amun tese beek en borto nebo oeng koraa tese koraa vitamin chemokin gee borto, ako imuche koraa koboishen bik chemii biret ab korotik barak anan ko pressure ak bik koraa chemoche kobos kiloishek en borwek kwak.

Konyoindetab kiyaagik Alan ko tugaa, alan ko tiong'iik i,kotoretii temindet komuch konai tuguuk chechang .Nitok komuche konet reminder akobo tuguuk, chemokyingei tugaa. Kouen amitwogiik cheyoomotin, kerichek ak ot e minerals. Nebo oeng kora komuche konet chito netemindet akobo kerichek chemokyingei tugaa sikostoengei mionwogiik en kasarta agetugul. Akot ndayan kamian tetaa koborchi inendet amun konyoo koger simonyoor meosiek.

Engeneer nebo beek ko ororchin temik akobo komonutyet tab balet ab beek arorchi inendet akopo tukuk anan mashinishek chekiboishen kebole beek ak pumbishek chemokotin sikichut beek choton, kit agee ko mie keorochi temik kii akobo safety anan ko ole kiripto bik anan ko koret yon kibolishen simowon asenet, mie koraa kwororchi temek kii akobo ole nyolundo korib temik keringoik chutok kii sikimuch ke kerkere en kila sait aketukul simokorun koblokenok beek ak kokon kasit age neo kot missing, ak komuch kwororchi icheket akobo keljinoik chekinyorunen yeimuch kebal beek en koret.

Chito nemuti kiprutoinik koba Fort Jesus komuche kwororchi komoswek cheterter netai ko ole mii tukuk chebo army chekiboishen bik ab portugues en keny, iborchin koraa komonutyet ab olekitan keyoen boryet bichoton chebo ee portugues, imuti bik koraa komosto nebo musium ii ole kikikonoren tukuk chekiboishen bichoton en ngalek ab mungaret ak tuku che chang chekikikonor bakai ingunikoraa komiten orman house kot tii nekitam koboishen sultan nekibo emotinwek ab East Africa.

Yebir kastoma kotepe kot ko tos komuch konyorchigee besento komie koraa kiororji konai kole kikoboishen simoit anan ko account en kasarta netia nii ako imuche kenai kele inendet kotam koyoktoo rabishek chetian en kasarta netian, sikomuch konochi gee kotko tos konyor kelchin nebo besento en oret agenge ana ko agee, mie koraa kemwoji kelenji besendo komuch ko konyorji gee koboishen simoit nyin nii ako monyolu kwo indent akoi benki sokonyor besendo noton, ako mie kibwochi kelenji kararan yenyorchi gee besendo koliban sikorun konyorchigee keljin kotesak besendo ak keteshi inendet kwo barak.

Olietab mainik kotiengei tuguuk chechang beiywan. Netai ko e,maik kele tiana biik cheoldoi, ak chotok che olee. Angochang oldoik i,kowendi ngwony beitab mainik. Nebo oeng ko amitwogiikab ingokaik. Inkwo barak alietab amitwogiik koyoche kwo barak akine beeitab maik. Kitage, kotiengei kasarta. En kasarta nekaitit i,komologu ingogenik missing, ak tuten mayainik, konotok neyoe beit neboo maik kwo barak. Ak nebo let ko mara KO tiengei kora ngalekab kasarta. Ingoit kasartab holiday neu Easter ,kochang biik chemokyingei mainik ako konotok neyoe beitab maik kwo barak missing.

Inimoche inyiit ngalekab ecitizen I,konyolu iboorchi ilenyii nyolu kotindoi kipandet anan ko nambaisiek ab kipandet. Ak namba chotok chebo simoit, kebendi eeh website nebo ecitizen e,akichut yotok. Yeityoo kerichistan, ye kakerichistan komuch koyogun ngolyoot neyoche kokonfamen kole inye nekenyiiti yutok. Yekoiwe ecitizen kochang tuguuk chetebee chendo boishonik serkalii kou ngalekab kipandet, passport ak tuguk Che terter. Konimokyinigei boishonik chutok, konyolu kegeer kele kelipan i,ak yekailipan i iwe inemu risit. Yekoinemu risit ibartee sikechobuun, boishonichotok.

Yon imoche ichut account nengung ak inyoruu kewelindo ko kararan missing ipirchi bik ab customer service che imuch iororji kewelindo nekenyoru sikomuch icheket kotoretin, kor kebirchi komuch kotebenin tukuk cheterter kou kainet ngungii, numbait notonnebo simoit ak nebo kipandet tii sikomuch konai kotko inyendet anan chito neter neboishen account nengung, yekakomuch konai komuch kotoretin icheket tii en oret nekoimuch kotoretin sinyoru account nengung. Yon kanyumyumit kot missing ko much kolenji iwee offisisiek che chechwaket tii sikotoretin en yotok.

Ninyoru tukuk chekatesta en kading'ung chekomeyoe kokararan ibirchi biikab benki en simoinywan iororchi, koyon kebirchi kong'ete icheket kokere kole kanai ng'otkokanai kolee neng'ung account amuun tebenin tukuk chechang, tebenin icheket akoboo ng' alekab kipandet i, ngalekab account initon i, Kole kinetai neboo mwisho inemuu rabishek kwauu akindoi rabinik kwauu, kor koker kole neng'ung account komuch icheket kochikil konai kole toos nee nekonu koimutiet en ng'alekab account neng'ung kotinykee ak rabishek, akosib icheket okoi konyor elemii imanda akotoretin, yeityo komuch kolenchin ikeer ilee kewal KCB pin simamuch konyor chitukul chameet kochut account neng'ung en sait nemonoton.

Chang biik chemuche koboishien e tuguuk chechang koib rabinik ab biik alak. Komie konai kastomayaat kole sikoribook rabinikyik konyolu komot kokoitoi pin nenyinet kopchei ak chito age neter. Pin nengung konyolu kooik nengung inyeken. Nebo oeng ko ingobirun chito kotebe maswali akobo teebutik akobo akaon nengung komakararan imwochi inee kiy agetugul. Amun nyolu inai ile chito nemoche kotoretiin akobo account (nengung konyolu kobirunen nambait notok ne official ,Nebo kastoma service kou mpesa. Kobikalak chebo lembeita, konyolu keripoten en sms kobun namba somok, somok ,somok.

Ireyuu okere chito neyoe temishet nemii barak koboishen nagalek a pitet ab beek, kamin ninendet pandek en tapantapan nii ak ityo komii nayanyik ko nyanyik chutok keronkin beek chekoyobu tanki nimii batrak yuun ni loo nebiruu beek. ko kararan missing amun nyorchin gee omitwoki chutok anan minutik chutok beek cheyome gee en kasart agetukul lii ako momuche konyor ngemishet yon koet asiata, nyorchin gee koraa temindet kelunoik chemii barak ki amun oldo tukuk chutok en oliet nemii barak amun amun mo chitukuk neimuche komii kouni yon momiten ropta.

Yon kewee kinyait ak kesirun kerichek cheyoche ial yeitite yoton komenyoruu kerichek komie ikochi chito neoldo kerichek, kerichek choto chekakisirun nii sikoker kot komuche kowolun kerichek ak kokonin chekerke che imuch komakisir kaina noton, ko niton inyoruu toreten amun chito ne oldoo ko much konai kole keriche ochon koboishe en ono ako kimuch kewal ak ochon sinyoru kosobe en haraka.

Boishonii ko boishet nebo minet ab ketik, minet ab ketik ko kararan missing kemin ketik cheterterjin chebo kipkaa ak chebo kasari, toreti ketik emet kokon ee koristo nekararan yekimin ketik en chongindo koraa komuch kotoret konam ngungunyek siit komamuch koib beek yon mii maranet neo. Ketik koraa yon kakemin komuche kokon koristo nekararan nii ak komuch koraa yon kokoyechekitun nii ketil ak kyalda anan kechoben bokoinik chekorun kokonu rabishek chekitoreten gee, ko chutok tuku kokonech kole nyolu kemin ak kerib ketik sikotoretech.

Yon kwee kinyain nii ko kararan iororu gee yon kerichut ole miten konyoindet, netai ko iororji ole ikostoi borto ngung ole kiinome miondo neitinyee ak kotko mii kerich alak tukul lii chekoiboishen en mioniton nii inyaen gee, chuton tukul lii kotoreti konyoindet tii komuch konai kole ne netos omin ak kotko makat keyoun testi sheterter rii sikikuyo mioniton, nebo oengii kotoreti inendet koraa konai kole konu kerichek ochon kotko koran iboishen kerichek alak ak komuche koraa kotoret inendet konai kole ochon kerichek chenome gee ak bortonguu ak chemonomegee yekoiororu gee kot missing.

Ireyuu oker bik che chang chemiten imbar kokere minutk cheterter ak koboishe, nolelen oker chito nemii taa yuu ko kalach jeketit nekakisir kele afya yangu chukumu yangu kole ikere inyendet afya nebo borto ngung ko chutok komonome gee amun en imbar ko nagalek an temishet, ko ngalek ab miendap borto ngung ak ngalek ak kerichek kochutok tukuk chekoibur koterterit en yutok amun monome gee ngalek ab konyoset ak nalek ab imbar en oldo agenge.

Kisto yatitaet tab tibik en bororoshek chutok konyolu kinet bijutok akopo ngalek ab yatitaet ab tibik kelenji yaa kot missing nyolu kelenji ichet tii yaa boishoni ako nyolu koisto ako matakoyai ichet. Nebo oeng konyolu kinet tibik icheket konai kole nyolu koyesho ako tinye chamndaet icheket koyesho komakiyatita, yoche koraa kiororchi akobo youtik chebo yatitaet ab look komuch kokon kewelindo en kasart agee soiti ko yon kait kokonu koimutik che chang, nesire tuukul lii ko gee much keib somanet tii ak keker kele kosomoso tibik kii sikomuch komakiyatita icheket ak kimuch koraa kinet sikik kwak ak bikap yoton kii ee tabushek cheibu ngalek chutok.

Yon imoche iyotyiii inendet account Nebo kilimalll koyoche oobe website nenywanet, ako downloaded apit notok. Yeityoo komagat onyiit I tuguuk cheu nambait ab simoit i,ngalekab password ak baruet nemingin anan kiguuren email address ak okoite tuguuk cheimuch koboor kole imanit ngalechutok..Yeityoo kogeer icheket, tuguuk chekekoite ak ko reviewen angot ko kororon. Nebo let ocheng store neimuche koro koboishien I,koaldaen tuguuk chekomoche koaldaa. Anan koyoon komoche kora koal tuguuk en killimall initok.

Yon imoche kiororun oret ab sipitali ko mie ininyoru chito neketepen nii itep en oretab kominginet ab gee ile komoche sipitalitab tenwek wany tos owendii oletian anan miono sipitalii niton, ko nitok kor kokoin chito neko ororun nii konai kole ichito nemie ne mokin gee toretet tii ako wendii inendet koborun ak kwororun yotok kii kot ko koingen, mie koraa imwa kainet ab sipitalit noton nii ak imwa ile kanee nekemokinii gee en yoton.

Ane kegurenan cherotich. Ee! Kwonyoru kaimutietab borto kongeten oin ye koagase kwaman metit mising ak teget ii ak kelyek yupo kutundo. Koramuch aam kerichek ii chebo metit ii ago magas ak agase ngwan teget kot mising. Kasome iin, anyor toretet ii amun en ngwonindo nemi borta. Kora ko koamuch anget aal rob ii ak asuguan kutungoik ii lakini kowek miando noto.

Ikoboishen bik chechang matato kotoreti kobos karishek chemii oret, nitok kii kobendii kobose ngalek ab traffic ak komuche koba karishe kii en haraka .Nebo oeng ingeboishen matato komuche koraa kobos ngalek ab rabinik amun bik cheboishen karishek kwa chemengechii kondoo mwanik che chang, ko cheboishen matato koliboni rabishek tuten amun kaimut bik che chang. Kit age en matatu ingeboskoraa karishek chemengech en oret tii kokochin karishek koba en chokinet tii ako moimuche koko koimset nekachanga karishek amoinokto, wendii koraakobose ngalek ab kasishek choton chenemu karishen yon bendii en oret yekibos ngalek ab karishek chemengechen en barabara ak keboishen ngalek ab matato.

Kotunishet nebo oratinwek cheter en kenya ko kit ne kararan kot missing nkotun gee bororioshek che cheter kotoreti kokon ngalek ab kaliet en emet amun kenya kotinyee bororoishek cheterter, kit age netoreti ko ngalek ab kotepi bik ak koityin gee en oret aketukul, imuch kora kotoret ngalek ab mungaret anan ko ngale ab rabishek amun mii bororioshek chekingen en ngalek ak muraret ko alak ko en temishet tii ko akek ko en kiakit ko kor kotoreti kotoretok kii ak komuch kopchei ngalek chutok ko niton ko kor ko kararan missing, kit kityok nekorom ko yon kabit chemarget imuch konyor tabu kotunishoshe chutok.

Konyon koraa aweke kerichek amun ee kokonyon oin kerichek kii ko kwotinyee koimutyet ab kelyek kii metit tii ak teket, ko kerichek chekokakisirwok ko kwoboishek ngandan makas kowalak bortanyun ko konyone sikobit kechikil kenai kele tos nee ake nekonu koimutyo niton nii ak ndomii kamuget tii kemuch kekonon kerichek alak anan okot keruton sindanut tii sikobit kobek ngwoniton ak amuch osop kot missing, amun kerichek chemii kokoroboishen amonyoruu walet ab borto ak inkomii kamuget tii kokomoche kechilik bortonyun en labit tii sikobor kot komii kit agee nekokotoo gee anan ko kit nekimakimuch kenai en kemoushek chuun kokosoru kerichek.

Kanget tii choruenyun Amina, en betyut ab easter ko komoche kebe kibakikat lokok choton chekibakal sikikwak anan ko kikiwirta orphans ko komooche kebe twan nii sikumuch bokeker loko chuto ak kimuch keipji tukuk chekitinyee ka netai ki imuch kikoite rabinik anan kikoite koraa omitwokik chekitoreten loko chuton.ak iko ketinye itinyee ikoroik kii ak anee chu chuket chemokeboishen kokomoche okororo nii kokomoche koraa ketiten sibo kotoreten gee loko choton amu mokin gee torete ab bik ak konyor choimiet neyopu bik chebo ngwoiduni, ko noton anyun nii kokosomii kebe twan nii amat ichilil lii ak ibokimuch kibaibait icheket.